Ore entoki naimaki emalumui wentoiwoi tenkiimata enkerai te sukuul, naa ore ene dukuya naa enkanyit. Ore enkanyit naa keisho ninye inakerai meima te sidano oleng egira aanyit lelo irmwalimuni lenyena oltungana loasisho teina sukuul, oltungana loobuata toldarasa, ore enkanyit naa kesidai amu keisho ninyeilo tungani metaa keanyit ninye keon, neanyit neisho yook laisomore, ina peelo nelo atum nena maksi sidan naisho ina kiimata. Ore neare naa keimaaki ilmalumui wentoiwoi imbukui naata enkerai olemeeta, paa ore kuna nemeeta neigil aatumoki, ainguraki, peetumoki ninye ina kerai aigila aisumai neim kuliko nena maksi naata. Ore inakerai enkiimata enkerai te sukuul, neimaki ilmalumui wentoiwoi aajo ore sii enkerai alde naa keifaa peipongesai, neishoti maksi sidan neishori sawadi sidai, naidim aishoo morals peyiolou ajo keata iltungana loidim aipongesa, ketii iltungana loing'orita ninye egira aisuma metaa meifaaa neibata ninche.